Ciama ciĩbata mũno harĩ ikundi cia atumia, tondũ wambere, ciama ici atumia nĩ magĩkoragwo makĩigithia mbia ciao, kana magagĩkorwo magĩteithania kĩmbia. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia akĩiga mbia kĩama-inĩ nĩ agĩcokaga, hehĩndĩ ĩmwe mbia icio cikamũteithia tondũ agakĩoya ciĩnyingĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atumia nĩmahotaga ngina gwĩka, tũ project kana tũmaũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa makĩrĩ mũciĩ, nĩ ũgakora nginya nĩmaraiga nginya ngũkũ hamwe, magagĩkorwo nĩmaraiga nginya ng'ombe hamwe, na cigagĩkorwo nĩ ciramarehera mbia. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, meciama-inĩ icio nĩ makĩhotaga gũkorwo nĩ marakĩona ũteithio ta wa rũni, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũtumia akĩyandĩkithĩtie kĩama-inĩ, nĩ agĩkoragwo agĩkĩheyo, kana agagĩkorwo akĩona ũhoti wa gũgĩkorwo akĩheyo kĩndũ ta rũni naihenya mũno. Koguo hĩndĩ ĩrĩa gũgĩkorwo na thĩna o mũnini ũguo, atumia aya angĩ mekĩama-inĩ nĩ magũgĩkorwo magĩmũteithĩrĩria. Ciama ici no cigĩteithagia na atumia gũkĩarĩrĩria maũndũ marĩa marakĩmagia, makĩmũciĩ, makĩmeciria, megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Na magagĩkorwo makĩarĩrĩria maũndũ mau ta atumia, yaani mathĩna marĩa makũmbagĩra atumia. Mau nĩ maũndũ marĩa ciama cigĩkoragwo cigĩteithĩrĩria.

Andũ aya mahũthĩraga ndoro ĩrĩa mambaga gũtahia marũũĩ-inĩ. Magagĩthondeka ndoro ĩyo ũrĩa mangĩmĩumba. Hĩndĩ ĩrĩa mamĩthondeka ũguo, magacoka makomba nayo nyũngũ na design iria marakĩenda, ũrĩa marakĩona nĩyagĩrĩire, kana nyũngũ ĩrĩa marakĩenda. Magagĩcoka magacina nyungu ĩyo na mwaki, nĩguo igĩkorwo ĩrĩ njega.

Ngumo cia andũ aya yambere mũndũ nĩ agĩbatiĩ gũgĩkorwo nĩ arahota kwaranĩria na andũ kumia kũrĩ customer nginya andũ arĩa angĩ marakĩrutithania wĩra nao. Nginya andũ arĩa marakĩmatongoria kana ma boss mao. Ũndũ ũngĩ nĩ abatiĩ gũkorwo nĩ mũndũ ũngĩruta wĩra ona okorwo wĩra nĩ mũingĩ mũno no ũkorwo wĩra nĩ ũragĩkorwo wĩ mũritũ mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ mũndũ agĩbatiĩ gũkorwo nĩarahota gũthikĩrĩria mabata ma andũ na nĩarahota gũkorwo na wendo ũcio wa gũkĩmateithia. Ũndũ ũngĩ nĩ ũbatiĩ gũgĩkorwo mũndũ ũyũ nĩ arakĩririkana maũndũ ena memory njega ya gũkĩririkana kĩrĩa agwĩtĩtio na gũgĩkorwo ndarerehe kĩndũ kĩrĩa atagwĩtĩtio, yaani nĩ ararehe kĩndũ kĩrĩa agũĩtĩtio nĩ customer ciake. Mũndũ ũcio nĩ agĩbatiĩ gũgĩkorwo e mũndũ mũtheru, mũndũ ũtarĩ na gĩko, mũndũ ũcio nĩ agĩbatiĩ gũ...

Yũnĩbacĩtĩ nĩ cigĩkorwo cigĩteithia arutwo na njĩra ngũrani, ta wambere, njĩra ya gũteithĩrĩria arĩa matakĩrĩ na ũhoti wa kũrĩha bithi. Magagĩkorwo nĩmaraheyo scholarship, okorwo nĩmagĩkinyĩtie e, iwango iria magĩkoragwo mekĩrĩte, magagĩkorwo nĩmaramahe scholarship ya gũgĩthomera yũnibacĩtĩ ĩyo. Ũndũ ũngĩ no mamateithie na mbia, kwĩ arĩa maremereirwo arĩa marenderea gũthoma, ĩgagĩkora yuninacĩtĩ ici nĩ ciramahe ũteithio wa kĩmbia. Ũndũ ũngĩ nĩ gũthondeka ikundi, e, cia andũ arĩa makĩrĩkĩtie yunibacĩtĩ-inĩ icio, arĩa magĩkĩte makothi mamwe. Arĩa magĩthomeire na magakĩona mawĩra makothi-inĩ mau. Ũgakora ikundi ici nĩ cirateithĩrĩria arĩa mareka makothi o icio gũkorwo mena ũgĩ, kana magĩkorwo mena andũ mena ũgĩ, kũu nja mawĩra-inĩ. Ũndũ ũngĩ mayunibacitĩ nĩ gũgĩteithĩrĩria andũ gũkorwo mehamwe, e, ta arutwo magagĩkĩrwo ikundi-inĩ iria mangĩkorwo magĩteithania oo kwa wenyewe ikundi-inĩ icio. Ũndũ ũngĩ nĩmakoragwo magĩteithia arutwo amwe gũgĩkorwo nĩmaraheyo handũ hagũikara. Andũ amwe nomagĩkorwo matirona handũ hagũgĩikara na kuu nanja. Magagĩkorwo nĩ marakaheyo indo ciothe maragĩbatarania. Ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩkorwo ngĩna gũteithĩrĩria tekinoronjĩ ya kũu yunibacĩtĩ.

Andũ nĩmaragunĩka na gũgĩkorwo mena tekinoronjĩ kĩrathi-inĩ ta gũgĩkorwo, wa mbere irathi imwe no magĩkorwo magĩciĩka ciĩ online handũ ha gũkorwo andũ magĩcamania, magĩkorwo mũndũ nĩ arathomera o harĩa arĩ eeh o harĩa arakĩendera. Magagĩkorwo marahũthĩra intaneti na andũ othe magagĩkorwo nĩ marathomera hau. Ũndũ ũngĩ, eeh ta tene andũ mathiaga ta library ũguo gũgĩkorwo magĩgĩthoma mabuku, no thaa ici tekinoronjia nĩ ĩgĩũkĩte atĩ mabuku nĩmarakĩonekana online, kana indo iria ciothe ũngĩenda gũthoma nĩcironekana online, na nginya indo icio ciĩ na nginya bindiũ cithondeketwo, ingĩ nĩ mabuku, ingĩ nĩ recording andũ magĩkĩte cia maũndũ mau. Kogwo ũgagĩkorwo no ũthome o ũrĩa wothe ũrĩenda, to mũhaka atĩ ũkorwo atĩ nĩ ibuku ũrathoma. eeh Maũndũ mangĩ ma tekinoronjia nĩ atĩ nĩĩrateithĩrĩria harĩ gũkorwo atĩ nĩĩrateithĩrĩria harĩ gũgĩkorwo andũ matirate mathaa maingĩ magĩetha indo. Ũgagĩkorwo ũrona hĩndĩ ĩrĩa ũretha kĩndũ na intaneti nĩ ihenya mũno gũkĩra gwetha hĩndĩ ĩrĩa ũretha na eeh mabuku-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ tekinoronjia nĩcirateithia ta gũgĩkorwo andũ ta rĩu me kĩrathi nĩmarakĩhũthĩra indo ta projector gũgĩkorwo nĩmarakĩonio indo harĩa mbũndi-inĩ, koguo mbica nĩcironio na indo icio ciothe o hau mbũndi-inĩ.